Gima biro e paro ka aneno gini en ni ma en puoth tiang' kendo ose hikore ma onego bed ni koro ing'ade oko kendo itere e kambi mar. Ka japur dwaro mondo ong'ade to odhiye kambi to ondikore mondo obi ong'ad tiange. Ka oseng'ade motere kambi to japur ibiro chul omenda kaluwore gi pek mar niang' aeto niang' no ibiro regi iloso.

Ka aneno gini pichani nyisa ni ma en puodho ma opidhie oganda. Kendo osegolo mahua manyiso ni odachako golo kodhi mare. Bang' ndalo matin to obiro chako golo kodhi matiende ni ohikore chiek. Ka osegolo kodhi, japur dwaro mondo odo puodho dichiel. Kaeto owe oganda obed ma otegno bang'e to obiro pone oko.

Tijni oselokore bang' kinde e aluora wa nikech sani ji osedonje e pur mar tinga. Nikech tinga puro mapiyo kendo okaw seche matin kendo opuro maber matiende ni oloko low maber ma ohewo pur mar dhok. Pur ni oselokore nikech ji mang'eny bende tinde onge dhok moromo manyalo timo tich pur.

Gini konyo e ngima ma pile ka pile nikech itedo kode kendo omedo dhadho mamit ne chiemo ma oted kode. Kendo omedo suya bende mamit e chiemo. Gini konyo nikech japur nyalo pidhe mang'eny mar ohala. Tiende ni ka osehikore to ipudhe oko kaeto ing'ado tiende ne bang'e itere e chiro mondo oloke omenda.

Ka anono tijni to nyisa ni ma en puodho maduong' ma opidhie cham mar kal. Kendo ochiek maber. Kendo aneno ka igole e puodho gi masin. Nikech opidhe e puodho maduong' maduaro mana masin manyalo timo tije mapiyo piyo kendo tieke godiochieng' achiel. Ma en pur machuno ni wuon.

Gini thoro yudore e aluora wa kendo itiyo kode e yore ma opogore. Mokuongo inyalo bule to ichame kamano kendo be inyalo boke mondo kik owang' mondo inyalo madh kode chae gokinyi kata godhiambo. Bende inyalo tiyo kode ka idwa uso cham mari. To ka jang'iewo oyie kod nengo ni to obiro kawe.

Gino mabiro e pacha en ni ma e en puodho maduong' ma opidhie rabolo. Kendo yo ma opidhe go en yo manyasani. Kendo ka gisebedo gi rabolo to ing'ado gi itero gi e chiro nikech ging'eny. Mondo rabolo otim maber, dwaro ni opidhe kuma pi nitie moromo mondo kik otuo. Ka gise iko to japur nyalo tero gi e chiro kata kembni matiyo.

Ma e en puodho mopidhie kodhi mar oganda. Pitho ni kodhi ma opidhie puodho ni oa kuom kambi ma chiwo kothe. Kendo gipitho mondi eka gine kaka kodhi no dongo kata ka kodhi no bende nyak maber. Kata ging'iyo ni ka dipo ni kudni make mapiyo kata onyalo bedo ka otuo mapiyo kaluwore gi.

Ma e en yor pur ma ipuro godo puothe madongo. Ka ng'ato nigi puothe madongo to ber mondo otiyo gi tinga ma olos ne puro mondo opur ne puothe go mapiyo ma ok kaw ndalo mang'eny. Pur ni kata yor puro gi tinga osekonyo ji mang'eny kaluwore gi nok mar dhok ma ipuro go kata onge joma nigi lony e yor pur.

Ka aneno gini to nyisa ni mae en puoth oganda kendo opidhe maber. Kendo osechako golo mahua manyiso ni ochiegni keto oganda. Sama osechako keto oganda to ng'enyne ok onego owuoth e yi puodho ma opidhe oganda no nikech ketho dongo mar oganda ka gitur kata moko bende wang'. Kendo mondo ipure maber dwarore ni ibedo gi kodhi ma oromo.

Gima kelo mor kae en rombo ma onyuolo nyathine kendo such gi owuok machal kata rangi mar gi bende owuok machal. Ma en gima moro japur nikech kwan mag jamni ma opidho osemedore. Kendo ka oneno ni ouso jamni to okaw mana ma osebedo madongo ahinya. Kendo matindo to iweyo mondo omed.

Gima omiyo ahero tijni en nimar inyalo pidhe kuma tin kata e aluora matin madwaro mana kuma gidakie. Ka isepidho gwen to biro chuni ni nyaka ing'e chiemo ma gichamo. Yedhe ma imiyo gi bende. Kendo ing'iyo aluora midakie. Ma en tich maber nikech ng'eny ji ohero chamo gweno kata itiyo kode e otende mang'eny.

Gima biro e paro ka aneno gini en puro e yo maber. Kendo puro kata keto kodhi ma owinjore gi aluora ma ipure. Kendo ma nyiso ni japur biro yudo keyo maber kaluwore gi kaka cham odongo maber. Ka osegolo cham e puodho to obiro kane e dero mare nyaka chop uso.

Gini itiyo godo e yore ma opogore. Yo mokuongo ka osegol oduma e puodho to imoye mondo otuo. Bang'e to inyalo rege mondo obed mogo mitedo go kuon. Obok mare bende inyalo mi dhok kata jamni ma opidh e dala mondo ocham kaka chiembgi. Gini inyalo ti kode e yor loso chiemo mamoko kaka ma ing'iew.

Chiemo ni inyalo losi e yore ma opogore. Mokuongo inyalo boke tichame. Mar ariyo inyalo chiele koda nyanya kaeto ichame. Chiemo ni kendo inyalo boke e pi maliet kaeto iloso ne sup tichamo kode michele. Yo machielo inyalo tede kaka chapat kaeto imadho kode chae. Ma en.

Chiemo ni inyalo losi e yo maka ma. Mondo abiro chwako ring'o machiegi kaeto achieloe to aketone sup matin. Abiro tedo kuon machiegi aeto ahumo kapod atedo chiemo mamoko. Mondo ated alot aruda. Abiro dode maber kaeto aluoke e pi mang'eny. Kaeto akete ochwakore. Bang' chwakruok to abiro chiele.

Gige tich ma idwaro e tij ni en ni mondo ibed kod masind ni. Nyaka ibed ja pith mar dhok mar chak. Kendo nyaka ibed ni in gi puodho mar lum ma imiyo dhok ma iluongo ni ogada. Ibiro ng'ado ogada kaeto isoye masin matin matiin to ongh'ado ogada matindo tindo mayot ne dhiak chamo. Ogada konyo e medo chak.

Mae en omena. En chiemo ma ji ohero ahinya. Mondo ikete kik okethre, sama ogole e nam dwaro ni imoye mondi nyaka otuo maber. Ka ose tuo e chieng' maber to ibiro kawe to ikete e ogunia. Bang'e to ikane kuma otuo ma ng'ich ok nyal make. Yo machielo mondo kik okethre inyalo wang'e kata chiele e mo maliet mondo kik okethre. Ka okete kuma ng'ich to onyalo.

Kit gini ma ahero en ni maembe nyak mang'eny kendo ochiek e wang' achiel. Sama ochiek, to obedo mamit ahinya. Kendo inyalo ti kode kaka loso jus kata math mayom mamit. Kata bende inyalo chame kamano gi pala ka osechiek kata osetegno maber. Ka ipidhe mang'eny to inyalo tere e chiro.

Gini thoro yudore e aluora wa nikech kembe mang'eny matiyo kata maloso chak ema chiwe ne jogo ma uso chak. Itiyo kode kama ka ja ng'iewo obiro ng'iew chak to obiro ting'o mbuguru mare mar chak. Ka ochopo kanyo to obiro dwaro mondo ochul omenda maluwore gi chak ma odwaro kendo ibiro ole e mbuguru.

Ka aneno gini to gima biro e paro en ni ma en kuma opurie chiemo mang'eny. Kata kuma ipure mafua e pinje ma oko kata ma itiyo go e piny wa. En yor pur mar lony ma nyasani kendo ochiego chiemo mang'eny kendo maber. Olose maber ma yamo manitiere e yie en yamo makonyo cham.

Gigo ma kelo mor en yo ma opidh godo mafua, kendo kuma gi nalore ma olosnegi en nitiere kod bugni ma moko ma okete e lo. Kendo inyalo pidhe gik mang'eny kaka alode, mo opogore opogore. Ma en pur ma nyasani, ma ber neno kendo oywayo wang'. Kendo i olone pi ka donjo e i lo mondo kik otuo ahinya.

Gima timore kae en ni oting' koth yien mang'eny, e apiko. Kendo iterogi kuonde ma opogore. Nyalo bedo idhi pidhgi ei dala kata e puodho moro. En gi ber mang'eny, nikech yien konyo e ywayo koth. Kata keto alwora neno maber kuma idakie. Yien bende itiyo godo kaka yedhe mag nyaluo.

Gigo makelo mor e pichani en keyo maber mar nyanya. Kendo mae miyo japur bedo gi mor mar puro. Bedo go kendo en ni obiro uso nyanya e yo maber nikech ji mang'eny thoro tiyo kode e tedo kata chame ka onumu bende nyalo miyo ng'ato mor. Pur en tich madwaro sa.

Ka aneno gini to nyisa ni ma en kuma ikete kodhi ma dongi mondi eka igole kodhi mar alot. Sama ogol kodhi, dwarore ni japur seedbed. Ma nyiso ni japur dwa chako pur mar alot sukuma ma nigi nengo ma malo kendo yude bende tek. Purni dwaro sa, pi.

Ber ma ng'ato yudo kuom timo tijni en ni okonyo e rito alwora marwa. Pidho yien konyo rito bunge wa, kata le wa bende. Pidho yien itimo higa ka higa e kuonde ma horo nitiere kata yien ok tim maber bende e puodho kanyo.

Gini itiyo godo e yore ma opogore. Mokwongo inyalo los kode math mawach nikech en bende owach e dhok ahinya. Kata inyalo ted kode chiemo kaka rech, nyuka, kata chiemo ring'o mar aliya bende. Inyalo los kode kata tiyo kode ka ichame kamano nikech okonyo e luoko adundo mar dhano. Ema omiyo ji.